Maeni en tich mar manyo pi kata tuomo pi e alworawa. Iyudo ka nitiere kwonde ma ji tuome pi mang'eny, jok moko okunyo pi, jok moko tuomo pi e aora, jok moko tuomo pi e nam, aeto jok moko bende rito pi ma igonegi koa kamoro. To pi nikdo nengo e alwora, gimomiyo pi nikod nengo en ni pi emi tiyo godo e timo gimoro amora. E ot, mondo omi ng'ato olwok sende, nyaka oti gi pi. Mondo omi ng'ato olwok lewni, kar tedo ka, pi ema tiyo. Aeto bende kochopo ni ilwoko ot, nyaka ng'ato ti gi pi. Aeto bende pi itiyo godo e modho, dhano modhe to jamni bende modhe. To kopogore gi mano, iyudo ka pi seche moko ka ndalo oro kata ka piny otwo makoth ok chwe, tiyudo ka inyalo tuom pigegi ma ol e tie cham mondo kik cham tuwo. koro pi nikod nengo e alwora. aeto bende iyudo ka jok moko ma okunyo pi e mieregi kata mnigi tengni madongo, ka koth osechwe magichiko pi, tiyudo ka pi odhi olal, to ginyalo uso ne jomoko ma giyud pesa bende.

E pichani wan kod ji mamor, kendo kaluore gi kaka gichung' en ni gitemo chiwo thuolo mar gima oyao mbelecha mondo onen mondo jok man gi bathe koni mondo onen, kaeto kaluore gi kaka gimor, nyisoni gima gitimoni en gimaber kendo gimamiyogi mor, nikech e yo achiel kata machielo en gima biro konyogi giwegi kata konyo jok man machiegni kodgi, koro gimatimore kae en ni nitiere gimoro matimore maniloso to koro osetiek lose, koro mano nyisoni gibago nyasi moro mar biro kanyakla mondo giyieth gimane gilosocha ayanga ni koro osechako tich mondo koro ka poni ne en gima itiyo ne godo jo piny to ochak tiyo ayang'a mondo jo piny ochak yudo konyruok koya kanyo

Kaendi wan gi jok moko ma oidho yie, kendo kaka gibedo, gibedo ka jok ma gimatimore ni moro, koro gik makelo mor kaneno ka iyudo ka nam nigi muya moro nigi yamo moro makudhe mayom mamit makelone ng'ato kwe moro. Kaeto bende kihitho yie isuorie nam iwinjo ka iloko ng'ima moro ma idakie pile nikech, samoro ing'iyoni kidwadhi kamoro tiyitho apiko kata iyidho mtoka, mano nyisoni idhitiyo mana gi yor mar ndara to kaponi iloko yo mar wuothi koro okitiyo gi ndara itiyo gi yo mar pi iyudo ka mor moro bironi, kaeto bende nitie kit rwakruok moro maji rwakoregodo, aeto nitie gik moko ma be mang'eny mang'ato puonjore mang'ato hidho yie kama iyudo jok ma osedak mang'eny but nam puonji gik moko manikia mibed king'eyo

Mae en en town moro kata awachni en gweng' moro, e gweng'ni iyudo ka yo mag puko taka rach ahinya nikech taka ipukoo apuka e bath ndara, ndarano geche kale, ji kale, kaeto iyudoni jo ohendni moko bende timore e aluorani, koro iyudo ka gima kamae miyo aluora dum kendo nyalo bedo gi lwang'ni mang'eny. Lwang'ni ka fuyore yot mondo omiyo gike twoche kaka nyaldiema gi twoche mamoko maricho. Kaeto gimomiyo okahero taka mitho puk ahoyaye kamae, en ni ka koth ochwe ka koth ochwe tiyudo ka yugigi pi sombo kosesombogi to githi donje e oloko kanyo, kagisedonje e oloko kanyo mano nyisoni dithidino yo mar pi mamolno to ka yono osedinore odhikelo mwomruok mar pi e apaya gi kuonde mamoko.

Mae en tich mar gedo, to tijni ng'eyo ma nyaka ng'ato bed godo mondo omiyo otime, en ni nyaka ong'eni gin gige tich mage madwarore, obed gige mag pimo kaka fut, obed gik moko mag powo powo kata ka kamoro kaka nyundo gi gik mamoko nyaki bed godo, aet bende nyaki ng'e ni sami dwa gero ot moro idhi dwaro simiti marom nade kata ka poni igedo gi kata matafari idhidwaro marom nade mondo omi ot ma igerocha orum makare. aeto be nyaka ibed gi jo luedo makonyi kendo gibed jolwedo moko ma orikni ok mayom yom ma brosiko ka miyi gwandruok, kaeto bende nyaka ing'e ni bor mar odno onego chop kanye to onego rieye nang'o mondo owuog ot moro majaber ma ondisore kineno

Gimatimore kae, en ni mae ot moro molosi kendo opethi ma ondisore kaluore ni nitiere romo moro ma dwa timore ka mar jok moko ma oluor kendo ma idewo ,ginyalo bedo ni gin jotelo moko mag piny kata gin jotelo moko mag kampuni moro, kata samoro gin mana jok moko manigi nengo e aluora, kaeto kendo gima timore en ni kaluore gi number mar ji kwan mar ji ma iparo ni nyalo donje e romono, opang kombe kaluore gi kwan. Iyudoni samoro ka poni gin ji mia achiel, to jok maloso kuonde romogi temo ni mondo omi oket kombe mathi romo welogo. Aeto iyudo ka a hiye kaendi bende osepangnegi pi chuth makaponi gidonjo to giwinjo ka riyo ohingogi to ginyalo yudo pi moro magimotho ma ok gichandroreni podgi gi giluongo jal moro manyalo konyogi mondo giyud pi moro gimothi.

Maendi en barua moa e log mar tich mar jochok osuru e pacho ka miluongo ni KRA, koro barua abilani ichiwe ka po ni ng'ato ose oro nyinge ni osechulo osuru, kaeto koro gimabiro e paro en yore ma opogore opogore ma piny owacho mar Kenya oketo mondo osolgo osuru kata ochokgo pesa kuom oganda nikech kaponi pesgo okochoki to dong'ruok ok nyal timore, omenda ma ichoko kuom jo pinyno emakonyo piny owacho mondo ota tijene maber aeto kendo gimabiro epacha, en fai migoyo jogo ma ok dwa chulo osuru e wang' saa, iyudo ka fain makamagi miyoji bedo jokmoko ma rikni e chulo suru e saa mowinjore mondo sirikal oyude.

E pichani wan gi nyathi guok, kendo nyathi guokni omi chiemo moro e bakul moro mar chuma. Koro gimatimore kae en ni nitiere ng'at moro ma opitho guok, to koro guoge mopithoni ong'eyo ni guok nigi ratiro mar mondo mi omiye chiemo, omiye pimotho kendo omiye arita, kata obedo ni guok emonigo bed ni chiwone wuon dala kata ng'amo pitheno arita, nga'mopitheno bende nyaka miye arita, nikech kaponi okorite maber to dende biro kethore obiro bedo gi ng'ima marach twoche biro goye, ayeto mang'eno onyalo kata tho. Koro gimatimore ka en ni nyaka mi guok chiemo maber manyako konyo ng'imane odongie e yo makare. nikech sama ka poni ok ochiemo to okobi bedo gi muya mar gweyo, mano nyisoni okibing'eyo ka gimoro marach timore kata ka ng'at moro ma opogore gi ja dala odonje dala.

Gimabiro e paro ka aneno gimakama, gin kit yore ma opogore ma oganda toyogodo mondo odong' gi nonro mag gik ma otimore, kuom ranyisi inyalo yudoni jok moko goyo picha mondo omi gipar go gimoro mae otimore kata obed kaka ranyisi, jok moko bende nyalo mako duol ka ng'ato wuoyo, jok moko bende nyalo mako video, kaeto jok moko bende tiyo gi yore manyasani e kawo nonro moko kuom ranyisi ka poni ng'ato odhi kata kar nyiewo maduong' ma supermarket, iyudo ka gik monyiewo ka, indikone e otas moro gi nengogi, kosendikne inyiso indiko nyaka kar omenda ma ochiwo gi kaponi pesa moro ma balang' ne dong' to indiko kacha ni to nodong' adi, aeto gik makamagi konyo e seche ma adiero moro dwa lal kata adieri moro dwarore, aeto be okonyo e chimo kwan mar omenda ma samoro dwarore

E pichani wan gi utemoko machalo kibanda ma iuse. E pichani kendo wan gi ng'at madhiro mtoka moro miluongo ni mkokoteni, e pichani bende wangi jal moro ma wuotho. Koro gimabiro e pacha ka aneno gigi duto gin kit kaka ji odak, gi kaka gitiyo tijegi, iyudo ka jok moko ong'e tich, kendo ok giyudo dhuolo mar tiyo tije mag office to ok gibet abeta iyudo ka gimanyo yore moko maginyalo konyoregodo e kit ng'imagi, iyudo ka kaka koro ng'at man gi mtoka mabiro ni

Gimatimore kae, en ni oganda moko, koa kuonde mamoko obiro e gweng' kamoro ma ok gibedie, kata kamoro ma ok gidakie, kata kamoro ma ok gingeyo mondo gine gik moko man kanyo samoro ginyalo bedo ni gin lee mag mbugu ema gibiro neno, kata samoro nyalo bedo ni gibiro neno lit kaka honni moko ne otimore kaka nitiere kuonde ma idhi ne lwanda magere gi gik machalo kamago. Koro gimatimore kae en ni sama gine pap gibayo to gitemo ni mondo gibede kamoro maginyalo nenogo gimoro amora matimore kik bed abeda ni gin e yi mtoka ma ok ginyal neno gik man oko maber, kaeto bende mor moro donjonegi sama gineno gik moko kaka lee go nikech samoro e kit ng'imagi gin gik mane pok gineno wang' gi wang' gineno mana e tv kata sechemoko mana e buge magisomo

Gimatimore kae, en ni nitie jawer moro, ma wer, en kamoro ma owerne oganda kendo oganda winjo wendene kobedo mos kendo kochiko itgi, aeto iyuda ka oponi wendene mitne jok ma winje toginyalo chako miel, to ka en wer moro ma ging'eyo bende ginyalo chako wer kode kagikope duonde kata kagi luo duonde aeto gimatimore kae bende, en ni sama jawer werni to ower gi chunye kendo omiyo gimotimono pache, aeto bende otiyo gi gik moko mamendo dhadho e wende cha, kaka gita jok moko tiyo gi piano, jok moko tiyo gi bunde, koro ji tiyo gi gik ma

E pichna wan gi geche mang'eny ahinya, kendo dhung'ruok mag mtokni nenore ka. Koro gimabiro e pacha ka aneno ginie gin ji matiyo gi wang'apayagi kendo kit kaka ji temo ni mondo odhi kuondegi mag tich kagitiyo gi mtoka, aeto bende gima temo biro e pacha en kaka piny owacho temo mondo mi ober yore mag wuoth iyudo ka kaka pichani oket apeini ariyo, nitiere apaya mawuok ma geche mawuok tiyo godo, to nitiere apaya moro ma geche e koka donjo e yi bomanao tiyo godo. Aeto iyudo ka kinde kanyo mondo kik chachruok moro bede ni ng'ato nigi paro moro modwani olokrego kata olok godo mtoka odhiye wang' apaya machielo, kinde kanyo iyudo ka oketie gik moko, opithie yiende, ogure kata mana yiende moko mondo kik ng'ato bed gi paro ahinano olu mama yo mowinjore

Gimatimore kae en ni ji odhi e office mar jo Safaricom kampuni mar jo Safaricom, aeto gima oterogi maduong' kae gin yoregi mag, weche mar Mpesa, too kaluore gi pichani, iyudo ka nitiere kuonde ma ondiki ma jo kony obende. Iyudo ka nitiere jakony mokuongo, jakony marariyo, maradek, marang'wen. Koro dimang'eny iyudo ka kuonde makamagi nitiere jorit kata nitiere jotich moko makonyo jogo ma obiro manyo yore moko mopogore opogore kuondegi. Iyudo ka samoro ka nitiere jachiw kony moro ma maong'e tich, tiyudo ka jatich makonyoji ni emakonyo e pango ji, nyiso jok maduaro konygi, kata jok ma obiro dwaro kony e office ni onyisogi kama onego obed ni gidhie mondo mi diyud e konyruok mar chandruok mopogore ma omakogi

Mae en tich mar fuambo gi keyo gik ma otimore. Koro ber mang'ato yudo, en ni jogo modhie somo e sikul ma opuonjore tijni yudo tich. Aeto bende kopogore gi mano gikonyo jopiny e yudo maling' ling' moko matimore kuonde mo ma opogore opogore e gwengewa mondo ofwenyre gi jok moko manie ngwenge machielo, iyudo ka samoro kata ka oponi ng'ato ne otimne gimoro marach ahinya gi jotelo, iyudo ka jofuambo kete mong'ere , koseng'ere to ibroyudo ni ng'at moro manitemo ma ratichecha kata mane oroch ratichecha biro yudo teko kendo jok moko biro wuok mondo konye kedone ratichecha, aeto bende iyudo ka samoro ka chandruok moro omako jok moko kamoro jafuambo gikeyo kaese otang'o weche ka ma ong'ere to jok mane nigi chandruok ka nyalo yudo kony kod resruok mapiyo